Ipako pala mabith kata ojalo kasto ing'ado matindo go ing'ado dichiel mondo kik gibed gi pihde pidhe , kasto maduong' inyalo ng'ado bathe koni kasi loko bathe kocha ing'ado apaya, kagima ipaye mondo mi olosre manyalo donjore gi machielo.

Kae ipidhe ogada mane osechuo kendo ochako loth, ikunyo bugo kasto iketone mbolea, iketo mo ogadano kas iiko gi lo

Gige tich madwarore kae chalo kaka bao, musmwal, mabati, koda waya. Ng'eyo madwarore kae en ng'eyo mar bedo ng'at manyalo loso box ni mar bao.

E tie kama opidhe yienno, gur yiende moko mabedo kaka sirni. Kasto ikaw yiende ma moko iriw e korgi, itwe gi tol kata igur gi musmwal. Bangé ikaw tol kata manila, to itwee korgi. Kae ikedogi ikedogi. Ka yien no dongo, to ichike mondo odong ka oluwore gi sirni go, kendo gi yiende ma ogur go. Bangé obiro lawre, kendo omoki e kor yiendego gi manilni go. Kendo seche ma oolo, obiro olo ka en e kore kanyo, kendo olembe ne biro dong, ka oliero e wi yiende go.

Gima biro e pacha en pidho yien, kendo bero alworawa. Ka wapidho yien maber, kendo mangény e alwora, to alwora bedo ma jaber, kendo kata koth yudore maber, nikech iwacho ni yien ywayo koth.

Olo odumbi e puodho miyo lowo bedo momeo. Kendo ka ipitho to cham dongo maber, kendo nyak mar puodho yudore malongó.

Mondo piny owacho one ni jotije ne duto ochul kaka ne opangi, kendo okel yot e seche ma iluwo kaka omenda go notiyo e yor chulo jotijego mag sirkal.